Mae iluongo ni onunga to onunga en olemo. Olemoni inyalo chame kaka en ni, kata kihero tinyalo blend e toloso jius timadhe. Okang' machielo be inyalo tiyo kode kaka yath, iswage, iswago ite kaeto iloso godo yath mar ich kach.

Tich mar pith mar dhok en tich mangi ohala nikech inyalo nyiedho dheri kaka mankae gi gin mag gred tiende ni inyiedhogi diriyo e odiechieng'. To sami inyiedhogi yiyudo chak mang'eny. Inyalo tiyo gi chak e odi gi jogi midakgo kata inyalo uso chak tiyudo omenda tiloyogodo tijeni mamoko. Okang' machielo inyalo uso dhiang' to iyudo omenda to iterogodo kata nyithindo e skul kata imtimogodo maendeleogi e dalani kata e odi. Omiyo pith mar dhok ber nikech en gi ohala mang'eny.

Gik makelo mor kae gin kaka chiemo mopogore opogore man kae ntie kacha nyanya, otungu, rabolo, nitie alode kaka kabich, skuma nikacha. Kaeto kiwe mago wango olemo kaka pineaple, machungwa kod passion, maembe be aneno kanyo. Mano kelo mor nikech sama in gi chiemo to chunyi bet mokwe kendo chunyi bet mamor. Kiwe mano wan kacha gi gas. Gas kelo mor nikech omiyi yo mayot mar loso chiemo to machielo en tangi mar pi mano bende ka ingodo to chunyi bet mamor nikech omiyi yo mayot mar kano pi. Alafu wan kacha gi gorofe madongodongo. Sama ng'ato odak e ot maber, chunye bet mamor. Nitie nyamburko kacha ma ng'ato nyalo wuokgodo kumoro madhi kumachielo e yo mayot kendo e yo mapiyo. Mano bende kelo mor.

Mae en rachungi mar oduma, to inyalo nyiso ng'ato ni kodwatiyo gi rachungini to okawo oduma ma osemoyo motwo toolo e rachungi kaeto orudho gi lwete to gikmaricho mane oduma kata chilo wuok lwar piny mar rachungi kaeto oduma mabeyo ema dong' malo kaeto ojowo to onyalo rego kata onyalo timogodo dwache moro amora.

Gini en okombe ma iyudo sama uloyo e opich adhula, koro an korka kora anyalo paro ni ka ne wan e praimari to ne wadhi e piem ma ne waloyo ma nomiwa okombe to okombeni ne okete ofis ma jonyuol kabiro kata welo kabiro to ninyisogi mondo gine kaka sikundwa ne timo e yore mag tuke.

Gimakelo mor kae en chak mar yoghurt to gima miyo okelo mor en ni nkech oloso ngima bet makare kendo okonyo e weche mag digestion.

Lokruok nitiere e kind rwakruok masani kod machon kaluwre ni ndalo machon mon ne rwako lewni maumo dendgi maber to kirango e kinde masani to iyudo ka mon kata nyiri rwako lewni moumo mana dendgi kumoro matin to dendgi kuonde mamoko to odong' duk, mano en pogruok. To machielo en ni, chon joma mon kata nyiri ne ok rwak longe to gie sani girwako longe kendo gin longe momakogi kabisa. To kadhi kuom joma chwo, chon ne girwako longe ma bagi maber to sani jomachwo sana sana ojende rwako longe modii momakogi ti.

Ng'eyo manyaka ibedgodo mondo omi iti tijni, en ni nyaka ibed kod lony mar tiye, to gik midwaro gin masinde kaka mipimo godo kor nyakoni, kaachiel kod mokete iteno. Nyaka stima bedie nikech mashinde gi gin mashinde matiyo kod stima kaachiel kod ot kamitiye.

Sama nadhindikra mondo omi ayud chanjo mar covid-19, kokalo kod yor mbui, ne ok aneno tabu moro amora nikech kanachopo kacha, to nachiwo gik mane idwaro kaeto bang'e to nondika to kaeto adok e dala.

Teknolojia rito timbe kata dak mar jomachon kaluwre ni kokalo kuom gikmoko kaka televisen inyalo neno kit dak machon ginyalo golo oganda moro, kit udi mane gidake, kit chiemo mane gichamo, rwakruogegi kaachiel kod timbegi mamoko manegitimo manyachon to inyalo neno, kata inyalo winjo thumbe manyachon mane nyiso bende ji timbe mag jomachon. Omiyo kokalo kuom gikmoko kata televishen, vidios, inyalo neno timbe machon kata gi kit dak mane jomachon odak godo to mae konyo kata mana jowa masani miyo wang'eyo ni to ndalo machon ji nodak nade, tang'o gini manitimo to chike mage mane ritogi e ngimagi mapile ka pile kokalo kuom gik mawaneno sani.

Rowere matindo kaging'iyo rowere matieng'gi kaka timore kata kaka rwakore to gigi ywayogi. Iyudo ka gidwa ni gikop kit rwakruok mag rowere madongonegi kendo gibe kaka gimedo dongo to mano e gima giluwo kendo gidhigodo mbele. Kit chiemo, kit rwakruok mago duto te gikopo kokalo kuom rowere matieng'gi madongonegi.

Mokwongo sama ng'ato odhi e thieth, onego bedni utewa mag thieth ikete yedhe moromo ma ka ng'ato odhi to koa e thieth toa komiye yedhe monegobed ni oyudo tee mokni imiye moko to ni moko odhi nyieo oko. To mar ariyo, ute mag thieth onego bedgi lekteche moromo ma ka ng'ato odhi e thieth to ok okaw seche mang'eny ahinya korito ni laktar achiel ni ema nyaka kony ji te mantiere e laini. Kagin kacha lakteche mabuora, to ginyalo konyo ji mapiyoppiyo to ji yudo konyruok e sa mowinjore.